Ore taa ilchambai kumok oshi teneuni naa kejing nena kukuni oleng naa kidim aitanyamala enaduo daa ino tiatua olchamba neaku aisidai ake teninguru olopeny olchamba eniko pee ibooyo inaduo kukuni naajing naa aladuo shamba lenye amu kelo taa naa ore naaduo kukunik naa atua nkulupuoni etii nelo nejing atua irpaek anaa enaduo daa ino pooki nituuno nitanyamal oleng ejing ibenek anaa elotu ninye ajing atua enaduo peeku enaduo daa nituno neaku wore naaji enatoki naji AI naa kisaidia oleng peetumi masaa naiborieki inaduo tokin kutiti ah nena kukuni taa kutiti nanya enaduo daa tolchamba ah wore taa enatoki najo AI naa kisaidia oleng amu ore ene dukuya naa ingas alo ass ujurore niyiolou ajo kaji eimu nena tokitin kutiti naanya endaa ino itumia ake ina ngeno ee AI nitoki sii aaku ore ina ake toki eh AI kisaidia shomo noto masaa neaku ore naaji inatoki ee AI naa kitelelek oleng etumoto o ntokitin naiborieki inaduo kukuni naaponu anya endaa ino tolchamba.

Aa aikumok imuradini oleng nataasaki naa ore ene dukuya kaidim atejo ore itumiay ena siai eAI naa etangasaki aas enjurore enkulupuoni aa ilotu ajur enaduo kulupuoni ino , nidol ajo kainyioo naji sidai nilo taa adol entoki yioloti anaa PH enaduo kulukuoni , nidol acidity enaduo kulukuoni naa enaoitoi eAI naisaidia , netaa sidai amu ipimaki enaduo PH oacidity enkulukuoni , neyiolouni naji ajo endaa naje idimi ele shamba , enaa ninye idimu ena kulukuoni , neyiolouni ajo kakwa kiek naji ifaa peoshi endaa anaa pengasi apik ena kulukuoni . Ore sii eimu ake enaoitoi eAI netaasaki enjurore ompoleani naidimi atipik oladuo shamba , neeku ore itumiay ena oitoi ngejuk eAI nejuri mpoleani ajo kaa naji nanyor enkop naijo emetum enchan anaa enkop natum enchan sapuk , neshomo aaku sidai amu ,ore peeponuni apik enaduo polea neku endaa aitobiraki , nitum imasaa sapukin oleng.

Aaa ketii inkolikinot kumok oleng naimayie aa ore enedukuya kore kuna tokitin nge'ejuko inkoitoi ng'ejuko oolashumba naa keeta inkolikinot amu ore enedukuya ore kuna oitoi oolashumba naa keyieu naa intumiya imashinini ekuna olong'i naa ore naa imashinini ekuna olong'i naa kegol kwanza entumoto enye amu metii kuna kwapi nikitii iyiok naakeidim atejo ikwapi taa e reserve neeku metumi naai nena mashinini neitoki naaku ore teniyieu ninyiang'u naa ore ena dukuya kegoli neeku engolikinoto naa ina edukuya nematumie nena mashinini neitoki aaku ore engolikinoto yaare naaa impoleani naitumiyai negol siiake entumoto enena

Eeima inkoitoi kumok oleng naa ore enedukuya ang'as ajoki ele tung'ani ore enedukuya neeeta imashinini enaa oltinka enaa eeta iltung'anak lootur toonkae enaa inchembei ashua enkae kisuma nayieu neeta oltung'ani naa ore ene duka keifaa pee iyiolou ajo keleoito ainyiang'u empeku ekulo. nyanya naa ore ilo ainyiang'u empeku ekulo nyanya naa ang'as alotu atur nintobir nasari ore peeintobir enaduo nasari ino nintobir toowikii are ashua uni paitum aidapashaki taa olapa shamba lino lituuno etaa tayari ore peeipik ine wueji keifaa naa peiyiolou ajo ketii imbaaa naasi ore enedukuya naa peing'as aisemperaki iladuo nyanya linonok ore peipik enkare neton mesheta inakata neifaa sii pee iwosh irkiek amu ore irnyanya naa keure enkijiape neure imoyiaritin nayau duo imasa olchamba netii sii enkata nanya indudui neeku keifaa neaku niwosh lelo. kiek neeku nena taa eifaa neyiolou oltung'ani oyieu neyas ena siai.

Keyau too nkoitoi kumok oleng naa ore ene dukuya eji wore ena nibelekeny olchamba naaji lino aun kulie masaa neme ninche naari iunito naa kengas aibelekeny etoki nikijo embolea natii enaduo nkulupuoni ino amu tenaa engano apa iunito nitoki nibelekeny aun irpaek naa keponari embolea nepuku naaji masaa sidai oleng nitoki sii aisho oladuo shamba lino metaa ore ninye kujit nitoki ajing inkulie sidain nebolu oleng naa idim ashomo aitotio ntokitin inonok ilo aisho oladuo shamba lino meyayingata amu ore oshi engano naa kewoshi irkek kumok oleng nitoki naaji aitadayio ina woshoto oo irkek tolchamba lino neaku kitelelia esiai oleng amu keaku naa kisaidia oladuo shamba lino menyaki atum embolea ngejuk neaku ina taa naaji esiai naas enkibelekenyeta tolchamba lai naa kaitelelekia esiai oleng .